Ka wanono kanyo maber mano waneno ka en pith kendo mano en pur mar gino ma waluongo ni olemo. To kawarango kanyo maber waneno ka en olemo ma dhano ok ong'iyo godo ahinya. Emomiyo yudo ni dhano ok olony e pur mare kata dhano owuon dhano onge gi ng'eyo mang'eny e pur mar olemo mawaneno kani. Nikech kata mokuongo en olemo ma ipidho kuonde ma oduaro ni ipidhe kuonde ma nitiere gi duaro mopogore ahinya mang'eny nikech en olemo madwaro gino mawanyalo longo ni gi dho ngere ni nutrients kata odwaro manyiwa maber motegno maber. To wang'eyo maber ni olemo matin kamano kata olemo ma jogo matime manigi lony matin kuome iyudo ka en olemo manigi omenda mang'eny ahinya nikech dhano mang'eny ok ok pidhe. Iyudo ka idhi e chiro to en gi dhano madware ni malo kata iyudo ka en gi nengo manimalo ahinya nikech jogo nikech jogo madware ng'eny ahinya to gigo mitero e chiro kata olemono mitero e chiro iyudo ka tin omiyo iyudo ka nengone ni malo ahinya.

Kawarango kanyo, picha mawaneno kanyono, mago waneno ka gin tong'.Kendo mago gin tong' mobok to waneno ka osepokgi gite. Omiyo ineno ka en tong' moro ma kelo, okelo mit moro saidi ka orange maber. To wang'eyo maber ni ,mar mondo mi ng'ato olos ,oted tong' maber, iyudo ka okwongo ikawe kaka en chande ka inyiewe e duka , to ipange e sufuria. Kisepange e sufuria to iolo pii, kiseolo pii to iporo chumbi e wiye. Kiseporo pii e chumbi e wiye, to manyiso ni mach nende liel sechego. Koro ka mach liel to, ichwakachwaka pigno maber bichwak ahinya. To mar mondo mi ing'e ni tong' osebokore bobedo mochiek maber ma onge ma iye numu, to ineno ka moko bwasore. Nitie kaka ineno ka tong' moko bwasore kendo gigo, ineno ka gin gi alama alama mag kwonde ma ochiek maber. To pii ma nende iketocha , bende oduono. Nikech mar mondo mi ited tong' maber ma obokore maber, pii iketo mang'eny lakini ok iket mang'eny ahinya moumo tong'go maber.

Kanyo ka wanono mano en pur matimore epiny ma nyasani. Kendo en pur motimo gi jogo molony, jogo mosomo maber, nikech pur makanyo ok en pur mane timore e ndalo machon ndalo kwere wa. NIkech ka wanono maber, iyudo ka mano en pur madwaro jogo man gi lony kendo odwaro omenda bende. To pur mani kanyo, mano ok en pur ma itimo e lo mani piny, omiyo iyudo ka ok odwaro dhano mang'eny, gino ma dho ngere luongo ni labour, nikech ka wanono maber, okao okao kuma tin ahinya, pap matin mitie pap matie tin ahinya to duoko bedo mang'eny. Nikech kata ka ipidho sikuma, kipidho alot to alot biro mang'eny to nafas mitiyogo tiyudo ka tin ahinya. Omenda ema wanyalo wacho ni itiyo godo mang'eny. To machielo ka warango kanyo, iyudo ni mar mondo mi japur tim pur machalo kamano, mokuongo odwaro ni obed gi lony maber, kech choko lobno maber, ichoko lowo, kisechoko lowo to nitiere kaka iumo gi maber koda jwandni man kar kanyo go. Ai iketo gino ma waluongo ni manyiwa to ichwoyo alot kisegolo e gino ma gi dho ngere waluongo ni seed bed. Ai itimo pur maber, pur ma ma molony, pur ma nya sani. To en gi duoko mang'eny ahinya kata ka po nono ni okao omenda.

Ka warango kanyo mano waneno ka en chiemo malong'o, kendo chiemo man kanyo en chiemb en ring'o, to mar mondo mi ilos ring'o, kisegole e gino ma waluongo ni kisenyiewe, to kata ka po nono ni nende iyang'o dhiang', to wang'eyo maber ni nyaka luokoe maber, ka po nono ni inyieo kata ka po nono ni iyeng'o. To okuongo iluoke maber binuo luoke gi pi maler ba bi lawe maler, bo bedo chiemo maler malong'o. Kiseluoke to ikete e sufuria kata ka po nono ni itiyo gi gino ma miyo ma nikar kanyo no tiyo godo, to ikete maber, ai iolo pi maler migole freji, ka gima waluongo ni freji. Kiseolo pi to iolo pi ma oume, ok iol pi mang'eny ahinya moume matin, kiseolo mano to imoko mach, ichwake. Inyalo chwake kuom gimoro dakika pradek kata ka odwaro mayom ahinya, to inyalo medo ichwake kuom sa achiel. Kisechwake to inyalo bilo, oyieni bilo inyalo bilo nikech koro en gima ochwak ma mochiek ma onge ma onge gimora mora manyalo timi. Inyalo bilo tiwinjo kochiek maber. Kosechiek to koro inyalo chiele kitiyo go mo, koda nyanya, koda otungu. Inyalo medo gigo ma waluongo ni viungo mar mondo mi obed mamit. To wiyi kik wil, iketo chumbi.

Mokuongo ka wanono kanyo mano waneno ka en olemo, to kendo ka olemo man kar kanyo no en olemo ma dhano ong'eyo maber ni ok elemo ma dhano ong'iyo chamo, nikech kata an awuon olemo man kar kanyo no an ang'iyo neno e bunge. to kata iyudo ka dhano matin ahinya opidhe, to ka gipidhe to gipidhe kaka maua. En gino maloso dala kendo neno maber. To e alworana, iyudo ka dhano mang'eny ok ong'eyo ni olemono ichame, to kata dhano mang'eny okia ni olemono itimo godo ang'o. Nikech iyudo ka oti e puothe kaka buya to dhano kwede kendo dhano koyude koti mang'eny to ibe to iyudo ka ibete, nikech kata yien minyalo chwak okolos, ong'eny gi pi ahinya. Yien ma inyalo ti godo e moko mach iyudo ka ok olos maber nikech ong'eny gi pi. Omiyo olemono iyudo ka alworana dhano matin ong'eyo tije, nikech kata an awuon iyudo ka akia tije malong'o. To olemo mang'eny wang'eni kila olemo iyudo ka ni gi tije.

Ka warango kanyo, mago waneno ka gin jogo ma waluongo ni vijana. Kendo ojande mani kar kanyo, waneno ka girwakore maler ahinya. To mano oromo nyisowa ni gin jogo matiyo, gitiyo tije ma kelonegi omenda maber. Kendo wang'eyo maber ni, ka vijana tiyo tije ailago, kata ojande manie alwora katiyo tije mabeyo makelonegi omenda mamiyo girwakore maler ,to wang'e maber ni gin gi anywolagi jii gidak ngima maber. Kendo iyudo kata kogero ne mingi ot moro malong'o kata gari moro maber onyiewo. To e alworana, iyudo ka ojande matin ahinya nigi tich, kendo iyudo ka gidonje jua kali, gidonje amali koda jua kali, iyudo ka tije malong'o onge. Tije malong'o ma ginyalo rwakore maber kamano iyudo ka onge. Nikech wang'e maber ni amali kata jua kali ka ng'ato dhiye, tiyudo ka girwakarwaka lewni, ok ginyal rwakore malong'o kendo ok ginyal mako omenda maber magiyudo kaka ginyiewogodo lewni malong'o.

Kanono pichano maber, to aneno ka kanyo, kanyoendo, aneno winy. Kendo winy man kar kanyo, wang'e maber ni mago gin winy ma yudore kuonde ma pii nitiere. To kendo ka wachako wanono maber to waneno ka kar kanyo, jo, wanyalo luongo ni jogo modak e alworano, nitie tijegi ma gitimo kanyo. Nikech kata ka warango gino ma moro mober kar piny kar kanyo ochalo net, kendo nitie gik ma omo ,to gin gik makelo winygo. Kendo winy mani kar kanyo waneno ka gitemo mar mondo mi gimonj gigo momo kanyo kendo mar mondo mi gicham. To gigo makelo mor kanyo ng'eny ahinya, nikech kata winygo wang'e maber ni kuonde kaka nam Naivasha kata Nakuru iyudo ka wasunge mang'eny biro sana mar mondo mi ginegi. Nikech winy mani kar kanyogo keloga wasungu ahinya, ok gin winy ma ,winy ma wang'iyogodo gi. To kendo, jo aluora makanyo bende mor ma giyudo ng'eny ahinya, nikech kata mocho ma gimocho kar kanyo, mago gik makelonegi omenda .Nikech oyudo kata ok ginyal, nikech ka waneno iyudo ka gigo ng'eny ahinya .Manyiso ni en mwandu ng'ato ma ng'ato omoyo bang'e obiro lose maber titere e chiro to kelone omenda.